Gimomiyo ahero tijni, en ni tijni ka samoro ni moko kamoro tidwaro duoko mapiyopiyo, tinyalo diye, tokelo ni duoko mapiyopiyo sama idware no. To gima omiyo ok ahere, okahere nikech, omiyo nyithindo mang'eny manie skunde oksom. Omiyo nyithindo mang'eny manie skunde ketho aketha sa nikech ging'eyo maber ni ati ka gidonjo e od penj to gidhi kwalo akwala penj ka gitiyo kod tijni. Mano e rach mare ma ang'eyo. To ber ne en ni ati sama idwaro duoko mapiyopiyo tinya dhi tomiyi duoko mapiyo.

tijni ahero kendo ahere ahinya nikech tij pur kelo chiemo mapiyo to omiyo ngato ok nyal bedo kech e ndalo malach tij pur kendo ober kinde ma koth nitie nikech ka koth nitiere ka koth chue to chiemo dhichiek maber to miyo okikos chiemo e dero miyo kinde kech no nwango ka in maber kinde kech no nwango ka in gi chiemo maber. to ok ni ok ahere to lakini kinde ma chieng rieny to kendo tij pur onge ohala nikech oduma ok nyal chiek gikmipidho be oknyal timo maber nikech chieny onge loo otuo

Ber manyalo yudo e pudho kitungu en ni kitungu ni gi ohala maber kendo ka samipidheno, onyalo konyi e gik mang'eny. Sama ipidhe, inyalo use to iyudo pesa to itimo go gimoro. Kendo sama ipidhe inyalo tiyomkode in iwuon eodi tiyudo pesa inyalo tiyo kode in iwuon eodi to mokonyi e tedo. To kitungu nigi pesa ahinya monego obed ni eti jopur mang'eny odonj e ohand pidho kitungu mondo ginuang' pesa maber ekinde ma pesa onge kama.

Ng'atno onego orwak abuog rombe to onengo obed ni lwete ler ka odwa chwoyo jatuo sindan. Onengo obed ni jatwo bende orwako abwog rombe. Nikech osiptal kanyo nitie kaka yedhe mang'eny ni gi arufu ma teko gi ng'eny manyalo hinyo jatuo kata daktari. Onego bed ni kumutiye be ler mondo mi kik chilo moro amora mien ne ng'ato.